Karati cioyaga ihinda rĩa kuma mĩeri ĩrĩ nginya mĩeri ĩna nĩguo cihote gũkũra. Kũrĩ karati mĩthemba ĩrĩ, irĩa cioyaga ihinda inini gũkũra nĩ mũthemba ũrĩa mũkuhĩ, no mũthemba ũrĩa mũraihu woyaga mĩeri ĩna nĩguo cihote kũgethwo. Nĩ kũrĩ maũndũ marĩa ũbataire kũrora nĩguo ũmenye kana karati nĩ ngũrũ. Ũndũ wa mbere, ũngiona gĩtina gĩa karati nĩ kiumĩrĩte igũrũwa tĩri, nĩ ũmenyaga karati ĩyo nĩ ngũrũ na no ĩgethwo. Ũndũ wa kerĩ, mahuti ma karati mambia gũcenjia rangi, karati icio no cigetwo. Thutha wa kũgethwo, kwĩna mahĩtia nadũ aingĩ twĩkaga. Andũ aingĩ mathambagia karati, no ũndũ ũũ nĩ ũtũmaga karati ĩbuthe na ihenya , koguo handũ ha gũcithambia, andũ mabataire macikũre nĩguo kweheria tĩri ũcio mũingĩ. Ũndũ ũngĩ, and ũ mabataire maherie mahuti macio ma karati, nĩ gũkorwo mahuti macio nĩ makoragwo na ũhehu mũingĩ, ũrĩa ũtũmaga karati ĩhohe na ihenya. Angĩkorwo mũndũ nĩarenda gũciga kwa ihinda iraihu, nĩarabatara acige handũ hatarĩ na rugarĩ, aciohete na mũnyore, ũndũ ũyũ nĩ ũtũmaga ciikare kwa ihinda iraihu, itarĩ irabutha.

Kamũira mũkoroni okĩte Kenya, ndũrĩrĩ nĩ cia cenjanagia mĩrigo ĩĩ ta njĩra ya thũgũri gũkũ bũrũri-inĩ. Kwĩna ndũrĩrĩ iria cioĩkaine na ũrĩithia wa mahiũ, nacio nĩcio Maathai, Turkana na thamburu. Kwĩna ndũrĩrĩ ingĩ irĩa cioĩkaine na ũrĩmi wa irio, nacio nĩcio Gĩkũyũ, baLuhya, iKamba na Meru. Ndũrĩrĩ irĩa ciarĩithagia mahiũ ta ng'ombe, mbũri na ng'ondu, nĩ cia cenjanagia mahiũ macio na irio cia mũgũnda ta mbembe, marigũ, waru na mboco kuma kũrĩ ndũrĩrĩ irĩa ciekaga ũrĩmi wa irio. Nĩ kwarĩ na thoko irĩa ũcenjia ũcio wekagĩrwo. Ũndũ ũyũ nĩ wateithagia ndũrĩrĩ ihote kũgĩa indo irĩa ona matarĩ na ũhoti wa gũkũria kana kũrĩithia. Rĩrĩa mũthũngũ okire bũrũri-inĩ wa Kenya nĩ arehire mbeca na kuma hĩndĩ ĩyo, ũndũ ũcio wa ũcenjania wa mĩrigo ũgĩthira. Andũ nĩ mahĩmbĩirie ũhũthĩri wa mbeca ta njĩra ya thũgũri. Koguo kwa mũhiano, mũgĩkũyũ angĩendire ng'ombe kuuma kũrĩ mũmaathai amũtwaragĩra mbeca na akahota kũneo ng'ombe ĩo. Ũndũ ũyũ nĩ mwega nĩ gũkorwo nĩ wahũthirie maũndũ. Ũcenjia-inĩ wa mĩrigo nĩ warĩ na moritũ magwo, nĩ gũkorwo indo imwe nĩ ciarĩ nditũ gũkua kũrehe thoko-inĩ. Hĩndĩ ĩyo ng'ombe ĩmwe yacenjanagio na kiro mĩrongo kenda ya mbembe. Kũrehe ng'ombe thoko-inĩ nĩ ũhũthũ no gũkua kiro mĩrongo kenda nginya thoko-inĩ nĩ kwarĩ na ũritũ. Koguo hĩndĩ ĩrĩa mbeca ciarehirwo nĩ mũthũngũ nĩ ciahũthirie maũndũ na njĩra nene. Ũndũ ũyũ nĩ warĩ mwega nĩ gũkorwo nginya ũmũthĩ ũyũ, tũtũmagĩra mbeca ta njĩra ya thũgũri nginya ũmũthĩ ũyũ.

Nĩguo kũrigĩrĩria mĩrimũ nĩ kũrĩ maũndũ merĩ marĩa mekagwo, ũndũ wa mbere andũ nĩ mathomithagio gwĩthema na mĩrimũ ĩyo na ũndũ wa kerĩ andũ nĩ maheagwo njanjo. Njanjo kaingĩ iheagwo ciana no nĩ gũkoragwo na njanjo cia andũ agima. Njanjo iheanagwo na njĩra igĩrĩ, ya mbere nĩ cindano na ya kerĩ nĩ njĩra ya kũheo ndawa na kanua mũndũ akameria, ihinda-inĩ rĩrĩ ciana nĩ iraheo njanjo ya kũrigĩrĩria mũrimũ ya typhoid na measles. Thirikari nĩ ĩhotithĩtie ũndũ ũyũ. Ciana irĩ nini nĩ ciheagwo njanjo ya Polio ĩrĩa ĩrigagĩrĩria mũrimũ wa Polio ũrĩa ũcũngagĩrĩria wonje wa magũrũ, njanjo ĩno nĩ ĩbataire ĩhenawo hatarĩ gwĩtio marĩhi nĩ ũndũ ũndũ ũyũ ũbataire ũrũgamĩrĩrwo nĩ thirikari, no ũici wa mbeca cia mũingĩ nĩ atongoria thirikari-inĩ, nĩ ũcũngĩrĩirie ũndũ ũyũ ũreme, njanjo igatuĩka itiraigana ciana ciothe, na ũndũ ũyũ nĩ ũgwati mĩtũrĩreinĩ ya ciana nini, koguo thirikari nĩ ĩbataire ĩkorwo na kĩgĩna kĩrĩa gĩkũhotithia ũndũ ũyũ ũhinge, na andũ arĩa maraiya mbeca cia mũingĩ mabataire matacũkĩrio makinya.

Bengi ya Chase yahingũrirwo mwakainĩ wa ngiri ĩmwe magana kenda na mĩrongo kenda na ithathatũ bengi ĩno nĩ yahingũrire ihonge nyingĩ bũrũriinĩ na andũ aingĩ makĩigithia mbeca ciao na bengi ĩno. Kũrĩ mwaka wa ngiri igĩrĩ na ithano maũndũ nĩ manjirie gũcenjia. Andũ arĩa mekaga ũthuthuria mabengi-inĩ nĩ monire kwĩna maũndũ matarathiĩ wega bengiinĩ ĩno. Aramati a bengi ĩno nĩo mamĩthũkagia, maheanaga ngombe nene gũkĩra aramati arĩa angĩ bengi-inĩ ĩno, na gwakinya nĩ kwandĩka riboti ya mahũthĩro ma mbeca aramati acio nĩ mahithaga ũndũ ũyũ. Tũgwo wiki, aramati a bengi ĩno nĩ mahenanagia atĩ bengi ĩno ĩrathondeka baita njega. Athuthuria nĩ magĩire na nganja na ũndũ ũyũ na makĩanjia ũthuthuria nĩ makĩgereire mabuku ma bengi ĩno na makĩona ciako cia aramati. Ũndũ ũyũ nĩ watangathirwo nyumba-inĩ cia mũhoro na andũ arĩa maigithĩtie bengiinĩ ĩno nĩ mamakire na aingĩ magĩthiĩ kũruta mbeca ciao. Bengi ĩno ndĩarĩ na mbeca cia kũigana cia gũcokeria andũ othe mbeca ciao. Bengi nene ya central Bank of Kenya nĩ yaigĩrĩire nĩguo kũgitĩra kĩhoto kĩa aigithia. Kambuni ya Kenya Deposit Insuarance Cooperation nĩ yacagũrirwo nĩguo ĩcokerie aigithia acio mbeca, thutha ũyũ rĩtwa rĩa bengi ya Chase nĩ rĩathũkire na andũ makĩgia na kanja kũigithia na bengi ĩyo. Kumania na hau bengi ya Chase ĩkĩgwa.

Thirikari nĩ koragwo na wigĩrĩrĩki mũnene wa gũbanga ũrĩa ĩkũhũthĩra mbeca nĩgwo kwagĩrithia mĩtũrĩre ya mũingĩ. Thirikari nĩ roraga nĩ maũndũ marĩkũ marabatara mbeca nyingĩ na nĩ marĩkũ marabatara mbeca nini. Gĩthomo nĩ kĩndũ gĩa bata mũno bũrũrinĩ ũyũ witũ wa Kenya. Githomo nĩkĩo kĩgayagĩrwo gĩcunjĩ kĩrĩa kĩnene gĩa kĩgĩna. Kĩgĩna gĩa gĩthomo kĩhotithagia thirikari ĩhote kũrĩha arimũ, ĩgũre mabuku na irio cia arutwo, na ĩhote kũhe arutwo mbeca cia HELB. Thirikari nĩyagagĩra thirikari cia kauntĩ kĩgĩna, nĩgwo ihote gũtwarithia nambere icigo ciao. Thirikari cia kauntĩ nĩciakaga mathibitarĩ, mathoko, na ikagĩrithia mĩtũrĩre ya aikari a icigo ciao. Bũrũri nĩ ũgayagĩrwo kĩgĩna nĩguo ũhote gwĩtwarithia na mbere. Kĩgĩna gĩkĩ gĩteithagia maũndũ ta gwaka iwanja cia ndege, kwagĩrithia bara, na nginya reri cia mĩgithi. Nĩ gũkoragwo na kĩgĩna kĩrĩa kĩgayagĩrwo rũhonge rwa ũgitĩri. Ũgitĩri wa bũrũri nĩ ũndũ wa bata, kwogwo thirikari nĩtigagĩrĩra kwĩna mbeca cia ikũhotithia bũrũri ĩkorwo na ũgitĩri wa kũigana. Thirikari nĩ gayagĩra rũhonge rwa marĩa matũrigicĩirie mbeca. Mbeca ici iteithagia kũgitĩra marĩa matũrigicĩirie na gũtigĩrĩra nĩmamenyererwo. Thirikari ndĩamũraga ikundi cia arĩa matehotete. Ikundi ici ikoragwo ii cia andũ arĩa mena wath, mawathe, njamba njĩthĩ na atumia. Thirikari nĩ ĩmaheaga mbeca nĩgwo mahote gwĩtwarithia nambere. Thirikari nĩgayagĩra biacara kĩgĩna gĩa gũcihũra njeki. Ũguo thirikari nĩĩkaga ũndũ ũyũ o mwana nĩgwo gũtigĩrĩra honge ciothe nĩ cirahota gwitwarithia na mbere.

Ũrĩa thikũ irathiĩ ihetũkĩte, ũguo noguo mahinda marathiĩ macenjetie, mĩikarĩre ya andũ nĩĩcenjetie, ũgarũrũku ũyũ ũhutĩtie nginya wĩini. Nyimbo irĩa irainwo rĩu ciĩna ũtiganu mũnene na irĩa cia inagwo na hau gatene, nyimbo ici kaingĩ cirainwo nĩ andũ ethĩ, maũndũ ethĩ maratunga nyĩmbo kũrũmĩrĩra na ũrĩa marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ, gwa thaa ici bũrũri nĩ ũgũmĩirwo nĩ mĩrũrũngano ya andũ ethĩ makĩrũĩra ihoto ciao, rũciarwo rũrũ nĩ rũthomu na nĩ rũregete gũkira makiumwo ihooto ciao, andũ ethĩ maraina nyĩmbo cia gũkũmithia ciĩko cia thirikari irĩa irahinyĩrĩria mũingĩ, ũndũ ũyũ nĩ wa bata tondũ nĩ ũrehete hamwe njamba njĩthĩ hatekũmakania nĩ kabĩra ĩrĩkũ, to nyĩmbo cia maũndũ marĩa marathiĩ na mbere bũrũri-inĩ maraina, kwĩna nyĩmbo nyingĩ marutĩte, ingĩ ci cia rũthiomi rwa sheng, rũrĩa rũwĩkaine gũtũmĩrwo nĩ andũ ethĩ na nyĩmbo icio nĩ ciramakenia. Nyĩmbo ici nĩ cicenjetie mĩikarĩre yao, ũũ atĩ ũkabĩra nĩ ũndũ ũrathiĩ weherete, andũ a ndũrĩrĩ mwanya mwanya nĩ marahota gũikarania maigũanĩte, ũndũ ũyũ nĩ wabata nĩgũkorwo nĩũteithĩtie bũrũri ũkinyũkie ikinya kuuma bara-inĩ cia ũkabira, ũyũ nĩ ũndũ ũmwe ũrĩa tũngiuga nyĩmbo ihotithĩtie.

Thutha wa ihinda iraihu na mbara nene, bũrũri wa Kenya nĩ wagĩire wĩyathi. Kenya nĩyarĩ na njamba cia wĩyathi, ĩra cĩarũwire nĩguo tũhote kũĩgwatĩra wĩyathi kuma wathani-inĩ wa mũkoroni. Kwĩna njamba iria ciahingĩiruo korokoro-inĩ, kwa ihinda makĩgeria kũrũwĩra wĩyathi. Andũ acio metagwo Kapenguria siũ. Aco nĩo, Jomo Kenyata, Ochieng Oneko, Fred Ngei, Bildada Kubai, Kung'ũ Karuba. Kuma kũrĩ njamba ici, hau nĩho Kenya yarutire mũtongoria wa mbere wa bũrũri. Kuma kũrĩ njamba ici, hau nĩho Kenya yarutire mũtongoria wa mbere wa bũrũri, Mzee Jomo Kenyata, Kenyata oimĩte rũtiomi-inĩ rwa gĩkũyũ, no nĩ amenyete rũthiomi rwa gĩthũngũ, nĩ gũkorwo nĩ athiĩte mũrĩmo, hĩndĩ ya wathani wa mũthũngũ, na akĩhota gũthoma. Nĩ acokire bũrũri-inĩ ena ũgĩ mũingĩ, na akĩrutanĩria kũingata mũthũngũ. Thutha ũcio nĩguo ahotire gũtuĩka mũtongoria wa bũrũri, agĩathana kwa ihinda rĩa mĩaka ikũmi na ĩtano. Jomo Kenyata ahurũkire mwaka-inĩ wa ngiri, ngiri ĩmwe magana kenda ma mĩrongo mũganja na inyanya.

Igoti rĩrĩa rĩnene rĩa bũrũri nĩrĩkoragwo na wigĩrĩrĩki mũingĩ. Wigĩrĩrĩki wa mbere nĩ gũteũra gatiba ya bũrũri nĩguo andũ othe mahote kũnyita. Igoti inene nĩrĩo rĩtuaga matua ma maũndũ ma bata ma bũrũri. Togwo wiki, igoti inene nĩrĩkoragwo rĩtigĩirwo wigĩrĩrĩki wa gũtua macira ma ithurano cia mũtongoria wa bũrũri. Angĩkorwo arĩa mararũanĩra gĩturwa kĩa mũtongoria wa bũrũri matinakenio nĩ moimĩrĩra ma gĩthurano, nĩmatwaraga mateta mao kũrĩ igoti inene. Mũtui cira mũnene, nĩwe ũtuaga itua rĩa gũcokerithia gĩthurano kana akauga mũndũ ũrĩa wahotana nĩahotanĩte na kĩhoto. Igoti inene nĩ rĩrĩkagia mateta ma magoti mau mangĩ me thĩ warĩo. Nĩrĩmateithagia gũtua macira marĩa mamaremete. Igoti rĩrĩa rĩnene, nĩrĩtigagĩrĩra watho wa bũrũri nĩũrũmĩrĩirwo. Nĩ rĩtigagĩrĩra matua ma magoti maya mangĩ mothe manini, nĩmaratwarana na gatiba ya bũrũri. Igoti rĩrĩ nĩrĩkoragwo na wigĩrĩki wa gũtara thirikari. Angikorwo thirikari ndĩrĩ na ũma na maũndũ marĩa ĩbataire nĩgwĩka, nĩyethaga motaro kuma igoti rĩnene.